Oore enaiko intumoritin oltung'anak metaa sidan toltung'anak pooki, naa kaitutum pookin, naitanang' aaduo kila oltung'ani nalo abaiki oltung'ani laa keeta enkanyit toltung'anak lenye. Oore iltung'anak pooki amuu meeta oltung'ani lemeibung enkanyit eenye amuu meetae entoki eetipat enaa oltung'ani loibung' enkanyit eenye kila oltung'ani neibung' enkanyit eenye nias intokitin nayieuni. Amuu meeta oshi oltung'ani lemeyiolo eneikunari intokitin.

kore mbaa naitiship tanaa siai naa mardadishoo oo supatishoo sii yanaa daa natubulua talee shampaa. keilio ajoo kore alee shampaa kore abakii lopeny keisosionoo tangu pengasuu abuluu mpakaa nghojii natabawaa kore abakii tunungur lolo biasinii keilio ajoo ntokii naata afyaa kore abakii tunungur lolo payeg naa keiio ajoo ntokii naata afyaa naa kore supatishoo enyee oo ntokii naitiship ltunganii sanaa teneee nghojii naa vile naisupat anaa daa natii atua alee shamba meataa ltunganii lemenyoraa tonoloo ndaa enyee metaa nchii etuu amu keilio abakii ajoo kore anaa daa naa kore lopeny ketipikaa naa ninyee nguvuu enyanaa pooki netipikaa sii akilii enyee, netipikaa sii ntokitin enyanaa pootusupata anaa daa enye aikoinjii. molotuu dei siake anaa tokii rahisi aikonyii lazima peetaasa ltunganii mbaa naishiakinoo pootusupataa anaa daa oo vile taata notuu tonongor abaki ltunganii

kore ninkoo tinisom ltunganii peeyolou anaa siai naa tinintogol akee ltungani ltau nijokii sii maraa dei kila ntokii nalelek akee eyas ltunganii kore abakii nkulie keasii amu kore naa kuna tokitin naa ntokitin naasai te maisha kore akee inshuu ltungani kore ntokitin natuwaa lkiyee naa mbai inia nimpitia tanaa maisha naaku kore ltungani intogol akee ltau nijokii maraa ntokii anaa niurie ltungani tijingaa taasa kore boraa ake aa kore te mushoo ee mparii itumoo yie ndaa notumoo sii nkera inonoo maraa duo poowon ltungani agel siai ijokii kore sii anaa naa likai siai alee obor likai siai alee easai naaku meitoki nemeidim ataaza alee siai menyaa duo alee siai ajoo lee menya ajoo lipong. Kore kila ltunganii naa keidim ataaza amuu siai ebor oleng amaa dei ntokii mirereita ltungani ntokii nemeishuu ijo melelek naa siai naaku kila ltunganii naake nejokinii metaasa lkazii lenyee amuu meataa dei ntokii nalelek aikonyii nemeataa sii shaake ntokii nagol nemeasayuu kore naake duake egol naasi mpaka naa kenyaake nomokunii amu komukuni siai pooki